Ore enasiai naisapuk oleng pi tenkop ang, na kila mtu nidim enasiai. Keesi ake aas amu kifaida toltung'anak. Ninye oleng eesi agriculture tenkop ang. Meetai aitoki neme ena ake eesi tenkop ang. Nore eninko tenetumi enasiai, kiremi neturishoi, neturishoi petumi naa enadaa nanyai.

Eeh ore taa enasiai naa isidai oleng naa ninye kiata iyiok anaa irmaasae aitaa endaa naa kitoki aaku aisapuk oleng tenkop ang amu ninye naa naidim iltung'anak ninye naidim aibung'a imali toltung'ana naa ninye eesita iltung'ana kumok anaa irmaasae ninye etumieki endaa ore piata inkishu niata naa tine wuei itumoki aibung'a inkishu inonok after inoto ena kurma naa ninye iyiok oleng kiata tenkop ang ninye eji agriculture tenkop ang ninye iyiok kias enkiremore kiremisho nikitum ade endaa nekinyia naa ina daa ena ninye ena nikiata iyiok tene irpayek ompoosho niunisho niremisho piitum ade endaa ninyia neku ore ena siai aisapuk oleng pii tenkop ang tena zaidi kelio isapuk oleng.

Ore enikuni tenitobiri enasia tenkop aang na kitukui ake negueti ore pindip atagueta ore olchafu nintau nkinyat nintuku ore indipa aituku nadungdungoki esaani ninchamicham anaa kengoyi ore pidim ningasaa ainasa na nejia nejia ikuni irmaasai tenikiguet irmashungwai na kemelok oleng na keeta afya na ina oshi pekinyor yiok ainosa kulo mashungwa amu kear emoyian tosesen na ina pekinyor yiok aitumia anaa irmaasai nimintumia anaa olchani lang.

Ore taa enegira aasa tene, nenkaji enkaji egirai aitobiru tenwoi, enaa enkaji ormaasai. Adolta etii orkujita, adolita etii tena nena benek naitobirieki enkaji, na kuna ajijik oshi yiok kinyor enaa irmaasai. Ore enaji naa ene kimaasai tenajo aing'or, ninye pi ena nagirai aitobir na ninye kiata kira irmaasai. Ninye yiok kimanya tiatua. Tena na ninye yiok kitubulunye kira irmaasai, enaaji ninye yiok kitubulutua, kitubulunyeki yiok, na ina pitodua yiok ajo yiok lolo yiok pikitaa, enkaji naijo ena itubulunyeki yiok na kirowua oleng, ninoki tiatua, nepiki lasho, nepiki irkuo, neesi nena tokiting pookin. Enkaji taa naija ena ninye yiok kiata tiatua. Natodua nanu ajo enkaji ena, ninye egirai aitobiru tene.